Busia na Maraba nĩ cio taoni iria ihakanĩtie bũrũri wĩtũ wa Kenya na bũrũri wa Uganda, taoni ĩno ya Maraba ĩkoragwo ĩngethanĩire na rũĩ rwa maraba, Busia na Maraba cina ũguni ũmwe mũnene mũno, harĩ makiri a matereba amarori, marĩa manene, arĩa matwaraga indo kuuma bũrũri-inĩ wa Kenya, ngina bũrũri-inĩ wa ũganda, oroho makaruta indo, kuuma bũrũri-inĩ wa Uganda, ngina bũrũri wa Kenya, ũũ nĩ kuga atĩrĩrĩ, atĩ mũrĩmi mũnini kuuma bũrũri-inĩ wa Kenya, rĩrĩa arĩma kĩndũ ta mbembe, na nĩ arenda gũcitwara thoko-inĩ ya bũrũri wa Uganda, cibokagĩrwo marori-inĩ macio, nao matereba makĩhũthĩra mĩhaka ĩno, magagĩtwĩkanĩria taoni-inĩ ici, ũkoraga atĩ nĩ makinya na ihenya otaũrĩa kwa hotekeka, na magetha macio ma kuuma mũgũnda-inĩ, magagĩkinya thoko-inĩ icio, mathaa marĩa magĩrĩire, oroho, arĩmi kuuma bũrũri-inĩ wa Uganda, marĩma itũngũrũ ciao, nĩ mahotaga gũcikinyia bũrũri-inĩ wa kenya na cigakĩgũrwo, nĩ tondũ cikinyaga otene otorĩa kwahotekeka, nĩ ũndũ wa ũguni mũnene ũrĩa ũrehetwo, nĩ taũni ici igĩrĩ.